Kara nanu olairemoni oata esimu ning'uraa bei endaa te sokoni. Ore enaas peyie aing'uraa bei endaa te sokoni, naa kalo ewueji naji Google, naisach imbaa anaa iwueitin natii isokonini, naitoki sii adol ajo kamaa too indaiki napaashpaasha kainyoo emirieki esiana naje endaa fulani, neaku ore esiai e teknoloji enaiko pee aretu aing'uraa bei endaa naa kalo ewueji naji Google Chrome te esimu naing'uraa naa imbaa pooki naipirta sokoni oo ndaiki pooki, tolosho le Kenya, naa ore sii inyamalitin naapuo neimu anaa ing'olikinot naipang'u tenkaraki ina siai naa elaunoto e data bundles, neitoki sii aaku eyaa nemeasisho network aitobiraki neitanyamal naa ina siai naa nadolie bei e sokoni.

Ore CocaCola tolosho le Kenya naa enkampuni naata ilkastomani kumok oleng', naa enkampuni naibung'ita biashara enye olosho le Kenya te esapuko. Ore intokitin naitobir CocaCola naa isodai, anaa Fanta, Sprite, CocaCola, netii naake kulie kumok. Ore iltung'anak kumok, nenyor kuna sodai enche, amu kemelok, naakenyori naake terishata nagira iltung'ana aeng'ieng'a, ashu nooshi kata eatai imashoi, amu ninche naa intokitin naanyori peyie eitusujieki endaa nainosaki, neaku ore CocaCola naa enkampuni naibung'ita biashara enye ewueji sapuk tolosho, naa ninye pee enyori amu ore sii intokitin enye, ine bei sapuk, neaku ina aidim atejo.

Ore eneikuni peyie eitodoluni peyie meas inkera o intoiwuo esiai e darasa, naa ore embae naidim atejo naa nchere, tenneishori inkera e sukuul enkiyeng'yeng', naa peetum ashom inkang'itie, netoni o intoiwuo, neas esiai o inkang'itie. Amu ore eata inkera enoshi nekijo half term, anaa holy day, neaku erishata ina natoni o intoiwuo enche, neas isiaitin e ang', epuo inkishu, neas enkiremore aretoki intoiwuo, o kulie ramatie naake oipirita inkang'itie.

Esipa ajo ore Embu taun naa nabo o ntauni sidan oleng' tolosho le Kenya, amu ore embu taun, naa taun sapuk oleng' tolosho le nkalo e Central Kenya naa teneitanyanyukieki anaa teneitorisieki intauni sapukin natii ina luboto. Ore Embu taun neata inkopisini, naipirta esiai nadung'i passport, neaku naa keata ake sii ninye ina siai, ore sii enkai neata iwuetin anaa cyber naasieki anaa naitobirunyeki nena siaitin pookin, o ntokitin pookin naayieuni, pee etumi naa ina passport, neaku neija aidim atejo.

Atoningo nanu nadol orkeju letana ore ilokeju naa ninye orkeju ooo naa ninye osapuk oleng tolosho lekenya alang irkejek pookin .Ore ilokeju letana naa ore eniterunyie naa oldonyio oji mount kenya nelo abukoki enkare enye enaiposha eIndian . Ore elekeju letana naa ninye etii kulo daami sapuki naa ninye etii iwejitin negirae atumie ositima laa ninye oibungita olosho lekenya telulungata . Ore sii tena elekeju letana netuduporeki tesiai nareshieki isinkir nedupore irparakwo omanya nena wuejitin nataniki amu ewueji naponu ilashumba watalii adol intokitin naijo nena neyau iropiyiani naitobirieki ntokitin sidan nepuo naa adupore lelo parakwo neeku ore okeju letana naa orkeju sidai oleng oibunga olosho lekenya neisul irparkwo omanya imbat enyenak

Esipa ajo Nairobi oshi taun e polos tolosho le Kenya. Amu ine wueji etumore ilbaribarani kumok, oing'ua ilubot pookin enkop. Ore sii aai, ine wueji etii inkopisini kumok e sirkali, naarikishoreki teleosho le Kenya. Ore imbiasharani sapukin, naa Nairobi etii, ore sii ake kulie siatin kumok oramatie olosho o mbaa naipirta seuseu nalulung'a, netii ake Nairobi. Neaku ore nairobi netaa wueji e tipat oleng' tolosho. Kore naaji nanu nemaata endamunoto naidim atamanya Nairobi, tenkaraki egol maisha, keyou naake niata oltung'ani esiai ningero, pee itum iropiani, nindim aibung'ie keewon, niramatie olmarei lino, niasie naa kulie siatin inono, amu ore ake pee eitu miata iropiani te Nairobi, niaku naake oltung'ani onyamalu, amu kegolu naa maisha miata iropiani, amu ore pooki toki naa keinyang'uni, metii ake toki naidim atumoyu anaa tenaalo.

Majo nanu etii embae naidim aikuna matonyora Airtel alang' empesa, amu ore empesa, naa entoki naa ninye natumoyu te pooki wueji, naa keasisho te pooki network, naa tesiokinoto. Amu ore Airtel, ataa tanaa nabo kutik iropiani niindim airuarie inkulie rupiani, kake mee sidai anaa empesa, amu ore empesa naa keata pooking'ai, nindim aterewa iropiani pooki wueji niyiou.

Etumilairemok enyamali anaa ngolikinot egira aisajili ilchambai lenye amu kelo naji ore kulikae shambai neeta irkesin neeku naa ore olchamba lolo neeta okesi negol naa esiai enkisajili enye. Ore sii enkae nelo naa neyienu iropiyiani naisijilie olchamba neaku kumok nidim naa , negolu tolairemoni ,neeku kumok ngolikinot naimaa olairemoni , egira naa aisajili olchamba lenye.

Ore eneiko kulo sinkolioitin pee eyau naboishu, tiatua olosho loolkokoyo, naake eyau iltung'anak kumok tenebo te erishata naatai emasho sapuk, naipirta naa enchipai naa nainotoki tenkaraki imbaa enkikesare, anaa keatai emirishoi nainotoki tolosho, nepuonu naa iltung'anak kumok ashipakino embae nataase, neaku embae ena nayau naboishu tiatua olosho.

Egira esiai etechnology aaku sapuk temaisha ang ekawaida aanchere ore tenarishata na ke egirae aitumia technology too nkoitoi kumok aanchere kegirae aitumia technology toombaa enkiremore kwa mfano amu ore taata tenidol negirae aitumia anaa oltractor atur ilchambai. Oresii tekulie wuejitin nailepaitie ,negirae aitumia imashinini naikes ilchmbai niaku naa mekure egira iltunganak aasisho oleng amu keetae imashini tenkaraki technology . Ore sii enkae etaretuo technology nkulie siatin amu ore tenkaraki imbaa enkisuma neetae tenarishata anaa inkomputani naitumia inkera neisuma openy oo ata meeta ormwalimui kake neisuma akeninche . Ore sii kulie baa nayawua technology naa enchetare oonkajijik sidan enarishata nidol naa ajo enotokito iltunganak maisha sidai , niaku etareto technology enkishui oltunganak kumok tenarishata.

ore inkibooreta natipikaki esiai enkitayunoto oo ndaiki e sayansi njere, mee pooki daa eishaakino neitayuni teina oitoi, amu ore peyie eiruusuni meitayuni indaiki pooki e sayansi, nelo naa nepuku enkaruoisho sapuk oleng'. Ore sii enkai bae netipikaki enkibooreta najo nchere, lelo tung'anak ake anaa inkampunini naata license naasie ina siai, ninche epuoi aisho erishata meshomo dukuya aishoo aitayu nena daiki e sayansi. Neaku ore pooki ng'ae lemeata license naa nemeyouni neas ina kias.

Etii esafari nabo nashomo oshi aikata namairikino aikata, ore inaa olong' atudumunye entadekenya oleng', nalo naa ajing' stage o ngarin, neosh engari enterit aim olbaribara, kipuoita ina kata ewueji naji Kapsabet, nekipuo ina safari aa ore enkipirta, keatai ilaturok lekiriamari, apuo aatum enkiteng'ena, tenkaraki esiai enkiremore, ore inakata iloitasheiki ina siai, naa enkapuninaji Cereal Growers Association. Ore ina safari, nekiim ewueji naji Kisii, nekipuo ometaa nekibaiki ewueji naji Awasi, nekipuoita ake, nekieng'eng'a tiai wueji nemekure ninye adamu, nekibaya naa ewueji naji Nandi Hills, ildonyo ogilaki, mara katitin ajo nanu tomon, nekipuo, nekipuo, erishata neitu aikata nanu alo ina safari. Nekipuo aabaya inakop naji Kapsabet tenkewarie oleng'.

Easita sirkali ireteni kumok naitodolu enkibooroto emaandano ormwalimuni tolosho. Ore enedukuya naidim atejo naa nchere egira serkali aponaa irmushaarani lormwalimuni peyie naa etumoki irmwalimuni ataas esiai tegoloto otenchipai, negira sirlkali sii aaku enyamaliki esiai ormwalimuni peyie etum allowances naishiakino naa teina siai enche. Ore sii enkae siai negira sirkali aitodolu aihakikisha ajo medungi ormushaara lormwalimuni naleng metaa kenyoraa poki mwalimui esiana natum ninye neshipakino , niaku nena mbaa natii.

Egira sirkali aitodolu ireteni pooki naidim ataasa peyie eibooyo maadamano oolmwalimuni, ore ene dukuya naidim atejo naa nchere, egira serkali aponaa olmushaara loolmwalimuni, neitodorop endung'oto oolmushaarani, neponaa allowances, neitobiraki ilmwalimuni oramatie pooki lobaa anaa loishaakino pee etum ilmwalimuni, naa peyie eshipakino esiai enche, neas te engoloto naa peyie mepuo maaandamano, neaku etanyamalikia serkali nena lelo ramatie pooki loolmwalimuni naa ninye pee idol ajo metii maandamano oo lmwalimuni.

Sidai tenetum iinkera inkuti rishat tiatua isaai enkisuma, amu ore nena rishat naa keisaidia inkera meshomo aatum airelax, naa peyie megolu imbaa enkisoma, amu ore erishata tiatua nena saai, naa burek, neretu oleng' inkera amu keas refreshment, eng'eno anaa tenelo nenaura oltung'ani anaa inkera, netumoki naa atushukokinoto eata engolon, neata sii enchipai naitoki aaning'unye olikai mwalimui, neaku sidai oleng' ena bae neishaa neasi.

Ore iltunganak le nkop ang tengaraki esiai enkiyiolounoto imashinini etata neshomo ikumok dukuya tengaraki enasiai naitumiyai imashinini, amu kkeetae isukulini naisumishereki esiai naasishoreki imashinini enarishata ,neeku kadol nanu iltunganak lenkopang' ajo ilang'eni amu keshomo isukulini naisumi enasiai.

Ore eneiko ilmwalimuni ootiii Kisumu peeisumie inkera e CBC, naa epuo naa ninche asujaa olkereti osujaa ina kisuma e CBC, pee eitamokie naa nena kera, neaku keishaa naake pee edol eneikunari syllabus o ntokitin pookin naanarikino neasi, te CBC neitmok naa ninche nena kera.

Ore naaji eneiko ilmwalimuni eneiko pee eret enkisoma te boo e darasa naa nchere tenerik inkera naa aulo, neitamok aa ninche outu enkitaanyanyukoto naasieki pooki toki naishaa pee easi, peyie etumoki naa inkera ataas, amu keshipakino naa inkera tenedol olmwalimui lenche egira aas intokitin naitamoo te darasa, nenyoru naa siininche ataas nena baa, netumoki aibung'a netumoki aaku naiteng'enaki neibung' ina ng'eno.

Adamu oleng' emasho nataase, nemairikino aikata, nataase tolari loo nkalisuni are, o tikitam o are, olapa lenye le opishana. Ore ina masho, naa emasho enkiama, keatai opa olmurani obo, oji Leparan, oyaita esiankiki naji Naserian. Ore opa ina masho neatai opa iltung'ana kumok oleng' leitu aikata nanu adol to imashoi pooki. Ore opa ina masho netaasieki kanisa, neitokini sii aibung' ai masho tiang', nang'amarieki naa lelo omon, neasi emasho nainosaki endaa sidai oleng' neiitu aikata adol nanu einositai toowuejitin kumok. Neetumi appa ing'arin kumok neitu opa neitu aikata adol, amu keetwo iloreren oing'waa Nairobi, eing'uaa Mombasa, o kulie wuejitin kumok oo lubbot pookin ollosho le Kenya. Neaku sidai ina masho opa oleng' amu emasho nemairikino aikata, naa ninye atodua intokin neiitu adol too kulie mashoi.

Ore tenduatai naidim atejo oree, oloing'oling'oli tenkaraki olpolosio le Kenya o Uganda, naa kenarikino nepuonu lelo oshon pokira newuonu ilarikok, neimaki ina baye tenebo, nening'okinoi, nesuji naake anaa enetiu esipata. Amu sidai embae naasi tosotua, metaa metii olarabal, oitanyamali olorere. Amu ore embae e tipat, naa tenening'uni ppooki shoto, naa peyie etumokini aatejo kalo otisipa, anaa tenemetii olotisipa, nesuji enkoitoi e sheria, peyie naa eutaari lelo omon, nesuji olpolosie osipa, netumokini naa atirish kulo tung'ana ooro ina siai.

Ore abaoiki ene wueji eipirta orais lolosho le Kenya Ruto, naa kaidim atejo ajo ketonyua oleng' ele arikoni. Oo neatai olkiyioi sapuk ajo inchere ajo keibelekenyate imbaa kumok, kake maar nanu ninye enkaraki ina, amu ore iloshon pookin negira aimaa inkibelekenyat naa duo nemeidim oltung'ani obo aibooi. Neaku ore erikore orais Ruto, naa erikore sidai amu enyokita, neton naadoi aa kiti naa erishata natotona ninye tolorika, neitu sii kidol aajo sapuk imbaa nainyalate, oo netii inkuti baa ake nekindim aishira, aa nchere ketuata iltung'anak kumok enkaraki erikore orais Ruto oo nemee ninye oasita nena, kake einotoki oloing'oling'oli anaa malalamiko, iltung'anak kumok egira aarare serkali o rais Ruto peyie eibelekenya imbaa kake ore abaiki ene, neton naake etii nena golikinot oo negira ake ninye anyok areu engari, naloito dukuya eramatita olosho le Kenya.

Ore eneikuni eramatare olosho le kawaida peyie eret esiai oo ng'uesi, naa teneishori nnche eretoto, topo irishat pooki peyie naa meitanyamaluno tenkaraki esiai oo ng'uesi. Ore si ai na tenerishi ninche o ng'uesi, naa anaa nena natii park, peyie naa ,metum ingolikinot egira ninche aas eramatare enche. Neaku keishaakino ake nepik serkali, esiai oo ng'usin o larammatak, metaa etum imbarakinot naaramatie ing'uesin, neramat sii ninche iltung'ana metii oloing'oling'oli.

Eidimayu nelotu olkitari loonkishu nelotu aparan olaramatani loonkishu, pee etumoki naake sii ninye olaramatani aikilikwana olkitrari imbaa kumok naipirta biotisho oo nkishu. Eidim aiopara ajo, ''amaa kunda kishu, kesupati? Akwa shanito naaji aidim aishoo kunda kishu peyie eitayu ilkuruk too nkoshua?'' Neitoki sii aipar '' akwa kujit saa naaji aidim aishoo kuna kishu ainei peyie etumoki aatubul neisho oleng'? '' Neitoki sii aipar ajo, '' kaa moyian tenarishata natii oo nkishu, paatumoki anyang'a olchani, ook inkishu ainei ashu oremi, peyie naa etumoki ataa metum emoyian?'' Netumoki naake sii ninye olkitari ainining'u, newaliki naake ajoki anaa imbaa naipara ninye ilo tung'ani.

Sidain oleng isiatin neme inedarasa tenkaraki embulunoto enkerai , aanchere ore esiai nemetii enkerai darasa naa keidim aitamoo koon imbaa kumok tenkaraki amu edolita neasita, nidim sii atoduaa lelo oasita nitamok akeninye kewon ,niaku ore tinarishata nidim ake enkerai ataa olangeni ata eitu elo darasa, neeku mmee lazima pee elo enkerai darasa peyie naa ebulu ninye engeno enye anaa ebulu ake sininye , niaku ina nanu aidim atejo.

Ore ingolikinot naimaa ilwalimuni tenebo onkera egira aing'oru enkisoma, naa ore too isukulini kumok, nemetii imbukui ekutosha, neaku ore naa metii imbukui ekutosha, nenyamalu olmwalimui amu, meata naa entoki naitamokie inkera. Ore enkai baye naitanyamal enkalo o nkera te sukuul anaa enkisuma, naa tenemetii iropiani school fees, naalaki ilmwalimuni. Neaku eitanyamal ena toki inkera oleng', nemepuo naa inkulie sukuul, aendelea we enkisoma. Ore enkai baye naitanyamal ilmwalimuni, eipirta esiai enkisoma, nelo nelakwaniki sukuul, nemeata engari anaa metii ingarin enaduo wueji, nenyamalu naa olmwalimui. Ore enkai baye naitanyamal ilwalimuni o nkera eingoru enkisoma, naa tenemetii indarasani, naitiemu, nenyamalu naa ilmwalimuni naa amu metii ewueji naigerokinye inkera esiai, neitamokie ninche, neaku naa nena ingolikinot sapukin oleng'.

Keimaa ilmwalimuni o nkera ingolikinot kumok oleng' egira aing'oru enkisuma. Ore ene dukuya, too ilwalimuni, naa elo nemeata ilmwalimuni ing'arin, tenkaraki elo nelakwa sukuul, naa ore metii ingarin nenyamaliki naa ilwalimuni amu, meidim aashom tenkoitoi anaake, inkolong'i pooki abaya te erishata naishaa. Ore enkai tenkalo o nkera naake elayu inkera school fees naalakie sukuul peyie naa eitamoki ninche. Ore ena baye, naake eisho inkulie kera, metotonia too inkang'itie, nemewuo naa ninche aatum enkisuma. Ore enkai siai naidim ayau eng'olikinoto tiatua enkisuma oo nkera naa tenemetii indarasani, amu ore metii endarasa, nelayu olmwalimui ewuwji naitamokie inkera, neutakinye intokitin naishaakino duo neas. Ore sii enkai siai naaji naitagoliki ilmwalimuni o nkera naa tenelo nemening'uno too nkutukie naagira airo ninche, aa nchere elo ne, nemening'u inkera Kiswahili anaa Kingeresa negolu naa tolmwalimui enkitamoore.